Rutunetap tuga kotese missing' keswekap mbiret. Ni ko amu keswek chepo mbiret kechope kopun tuga che kikokonya che kikoyam koriee tuga alake. Yetestai koekitu tuga ak ko konya koite koit ole imuch kinem keswekwak ak kepaishe eng mbiret, kemuch keiie tuga alak. Yetese tai korutu tuga kora kotese tai ko tesaktos keswek che tinye tuga amu tuga che echen kotinye keswek che chang' missing' kosir tuga che mengech. Ye kakoet teta kora ko kararanitu missing' keswek che tinye ako imuch kepaishe keswechut keiiie tuga alak che echen. Piik che chang' ko kikocham kopaishe keswek chepo tuga che kikorut amu kapatik che chang' ko makchim gei moek che echen i, ako moek che echen keiie tuga che kikorut.

Kikoboishen mising aldoikap bandek ratilishek chemakororon kopimane bandek. Boishoni ko kikokon mising asenet eng kepeperta nepo biik cheole bandek. Alyet nepo bandek ko mi barak mising ako kikokoromit mising kenyor chepkondet, ngoal chito bandek sipkonyor kong'ering konerechi mising chito. Kikocham aldoikap bandek koboishe tuguk chekikure ndungaishek komuch kochuchuche ratilishek asikobit kotuch bandek alak yepimondoi bandek. Kikomuch kora komal ratilishekwa aldoikap bandek asikobit koming'init ratilit kosir kou olemakat. Yeay kouni ko kikokochi mising biik cheole bandek kochilokis amu bandek chekanyolu keam betushek chechang keame ak betushek chechang keame ak betushek cheng'ering mising. kikotoret koker kole kanyor chepkondok chechang eng boroindo nemining aldoikap bandek.

Nyumnyum mising keboishe mkokoteni kelae tuguk kong'ete komasta akenge akoi ake kosir akot kelae eunek. Eunek ko porto nepo chito ako porto koboishe korotik. Porto komonyolu kepirto mising ako eunek keboishe kelae musikeshek chemengech kityo. Makoi kemandae eunek kelae musikoshek cheechen amu yekilae eunek musikeshek cheechen kokochin chito kong'et mising. Mkokoteni kokararan mising amu imuch kola musikeshek chenyikisen mising akomi ng'uny alyet mising. Mkokoteni ko maboishe mwaita ako imuch kola musiket nekergei ak neloe karit akeboishe chepkondok chemi ng'uny mising. Yekaketokchi oret keborchin kityo olewendi ako mao kimnotet nebvoishe chito kokweri mkokoteni amu mkokoteni ko mashinit. Kikonyumnyum mising boishet nepo biik chepo siro mkokoteni.

Fanta orange komeche kotinye terchinoshekchi nkiyonye Fanta chun alak anan ko soda alak cheterterchin cheu Cocacola. Fanta orange kechope keboishe machung'wek ak maembek. Machungwek ak maembek kotinye sukaruk chemi barak mising notok amune sikokochin Fanta orange koonyinyitu mising. Moche koteren kitikin Fanta chun alake cheu Pineapple chekichope matundek alak cheterterchin ako alak eng sodaichu kikiburuchaburuch logoek cheterterchin. Soda cheu Fanta black currant ko kikiburuch soda kochang'a ako ui konai chito kole nee nekikiboishe kechope. Soda cheu Cocacola ko logoek chekikiboishe kechope koteren mising ako mi ng'uny sukaruk chetinye angiyonye soda chekikichope machung'wek ak tuguk cheu maembek. Indoe mising Fanta orange eng ng'alekap sukaruk kosir soda chun alak tugul.

Nyumnyum mising kenyor Insurance nebo kiagik. Netai ko tomo kocheng chito insurance kochenye kampunit nechome neimuch kosuldae boisietnyi kosubkei ak magetnyi. Yekakonyor chito kampunit nekakokoshin konyolu koker chito kole ata kiagik chetinye chito ako tia olyet nebo kiagichu. Kiagik chechang komache Insurance nebo barak kosiir kiagik che tutikin. Yekakonai chito chepkondok chekimakee konyolu kong'alal akokoshin ak kampunit nenyi nebo insurance asikonai chepkondok chemache ssikolipani eng kila kenyit ako yekakobosokik chepkondochu ko yekanyor chito nyasutiet anan kobet kiagikchi kemuchi kenyil chepkondok chemakat konyoru jiji akekochi chepkondokchi tugul. Yekakokoshin chito ak kampunit nebo Insurance komi kartsit nekekochin chito neiboru kole mi kayanet anan komi kosirtoet.

"Kongoi missing' customer amu kaiker ilewen dstv . Ngot itinye maket nepo inyoru decorder nepo dstv awendi anaiseun i ak aparun akopa ortunwek che imuch ipaishe asikopit inyoru ak ichopchigei decorder nepp dstv. Netai konyalu inai chito kamung'eng'ung' ne itinye akinai package ne imuch ilipan kila arawa. Kila package konyone ak alien nyin ak konyalu konai chito kimnatet nepo lalenyu asikopit kolewen package ne imuch kolipan en oret ne nyumnyum ne machilaksei. Ye ka konyor chito package ak kolewen package konyalubkolipan chepkondok chepo dstv ak koparchu kampunit nepo dstv ole menye asikopit keipchi. Kampunishek alk koyache chepkondok chepo oret, ako kampunishek alak komayache chepkondok chepo keipchi kastomayat dstv."

Chamgei mising KFC. Amang'u ale i agenge eng bik chetelelchin boisioni. Eng betusiek tutikin chekikosirto ko kianyo KFC anyaalishe ako kiaboisie Debit Card alipane pilit. Kingalipan chepkondok ko kikitil chepkondok konyil oeng eng kadinyu. Kinginyonoei ole kakitil chepkondok konyil oeng ko kikaaitu kaa ako manyumnyumit keborwo eng yoto. Kosome ole oker eng simoit neng'wong nggot komi chepkondok chekikilipan konyil oeng kopun kainetnyu asikobit oborwo akeng'alal kenoisejikei keker kele ne neimuch keyai asikobit anyor chepkondokyuk. Amuchi kora ayan kekono tuguk amu kwotinye maket anyo KFC anyaal tuguk alak ako ngot komukokse ketet sinyiketile chepkondochoto ko momi ng'ala.

Eng betusiek chechang chekikosirto ko kokeker eng logoiwek kotestai kowo barak olyetab tuguk eng siro akotestai koba barak chepkondok. Ni ko kapurunet kole kikowo ng'ony uchumi okomi olyet nebo silingit kowendi ng'ony. Boisioni koimuch koib boisionik cheu asoya chetokchin chepkondok chemakat keyae bandabtai boisionik chemonyolu. Yebetyo chepkondok akoba lolotinwek chebo biik chetutikin kotesetai kwo barak olyet nebo tuguk. Imuch kora koib rerunetab tuguk chekemondoi koba emotinwek chebo sang. Ngot komi emet koole tuguk kobun sang eng chong'indo kosiir tuguk chekimondoi koba emotinwek chebo sang kokochin olyet nebo chepkondok kobutyo amu mi ng'ony olyet eng siro. Boisioni koimuch ketese kakimitetab bandabtai

Ripetap tuga kotinye kaimutik chechang mising. Ebg petutap rani, achame ang'alale koimutik somok eng chu. Kaimutyet netai ko mionwek chepo kiakik. Mionwek koyachen mising ako konu kaimet mising eng kabatindet. Yeimyan teta konyolu koker kabatindet kole kenem chepkondokchi asikocheng kerichek ak kanyoindet asikobit kosor teta mepet sobet. Mienwek ngomakirip kokochin komeyo tuga akokonu asenet eng kabatindet. Kit nepo oeng ko rerunet nepo amitwokik. Yekosan kiakik amitwokik eng oret nenyumnyum ko moetu eng oret nekararan. Kit ake ko chorset nepo kiakik. Chorik chepo kiakik ko kikokon asenet mising ako kikowech let mising kabotik chekikokilgei korip tuga asinyokochore chito kotomo kosike kiy aketugul.

Kikotestaii kowendoot lembeita nemwaii kolee kiwalakseii piik koeek mosonik ayanii amuun eng kipsomaninik chetaiii komitee tuguuk chepa piik ap keny chaiparuu koleee ngaaa kiuu mosoniik piik chepa keny manyumnyuum koyanak missing lembeitaa neuu nii ko nee nekikokeer kolee netuuguk chemachee pichhuuu

Chang tuguk cheimuchi kokochi karishek konam mat. Kit netai neimuch kokochi karit konam mat ko mwaita nesoitoi. Karishek kotinye mwanik cheu petrol ak diesel che ngotuiyo ak mat koliplipeni mising. Yesoitoi mwaita eng karit komuchi kong'us mat nemi olelo mising mwanichu kokimen mising ako imuch kobun koristo akopa akoi olemi mat akonam mat eng olekamakomite mat. Karishek kora kotinye karanok chetuitos akong'oekei ako yetesetai kotuitos karanochu akong'oekei kokochin kolal mat ako ngotuiyo ak mwaita aketugul nesoitoi kokochin konam mat eng karit. Imuch keker kele kararan tankit neibe mwaita eng karit amasoitoi asikobit kokirinda saitaet nebo mwaita nekonu kolal mat eng karit. Imuch keker kora kele kaloit karit ak...

Eng iman ko kianyoru mososhek koamisie eng mbar ako maaboibochi akot kitikin. Kimakonenyu mbaret nekiame mososhechu lakini ng'emishet nekiaker ko kikono anerech mising akakas ng'wonindo nekata chito nepo mbaret. Yemi mososhek koamisie eng mbar ko ipu ng'emishet neo mising. Yemi mbaretap bandek, koputoti bandek, akowirtooti alak chechang akowendi komasoti mbaret akoirioti bandek alak tugul chetomo kokonyo. Bandek chekakobutot mosonik ko ui mising olikechoptoi ipkobunchi komonut amu ngot kotakong'orng'or ko memukoksei kebony akema. Kikokon asenet mising mosonik amu yetoi kong'emis kora koui keket ako kikoterter kimugulmet mising, yechang'a mosonik mbar, komuchi koon biik akotestai koyai ng'emishet.

Eng kokwetnyu komite kwonyik chekete pikipikisiek. Kwonyichu ko machang mising. Mitei omune chekikokoji kwonyik chechang asimoib boroindo nebo konetkei akobo ketisietab pikipikit. Ketisiet nebo pikipikit konyumnyum mising amaui eng chi age tugul. Keret nekikoib kwonyik nekikokochi asimenetkei akojuljigei ng'alek ab pikipikisiek. Kwonyik komochome boisionik chepirto chito mising ako pikipikit yelale mising asista akoronei kobirto mising borto nebo chito. Pikipikit komite kora kayanet nekikoib biik chechang kele boisiet nebo murenik. Kikonyitkei mising biik chechang kole monyolu koek chepto nekwerie pikipikit ako kikoyaan ichegei kole boisiet nebo murenik. Ni kikoipchi kong'ering'itu mising kwonyik chekete pikipikisiek.

Eng soket ko kikotoret mising mashinit kosuldae boisiet nebo tilisiet nebo banyek. Eng betusiek chebo let ko kikiboisie mising banket ak eut ketile banyek ako kiibe boroindo neoo mising. Kinyo mashinit asinyokowisis boisiet mising amuu eng nguno koimuch keeny tuga chechang eng boroindo neming'in. Boisiet nebo mashinit kikotoret kora koker kole kakinem muito nebo teta eng boroindo neming'in amu kanemunetab muito ko kicham koibe boroindo neo mising

Manyumnyum mising ketiegei ngoroik chechobotin nekata ngoroik chekichobe eng kampunishek che nekit. Ni ko amu kampunishek chenekit kotoreti koker kole konyor boisionik biik cheminye olekijobe. Ngoroik chekiibu kobun oleloo koikikejob ako kiketeshi chepkondok chebo aisirushek chekitile yekisirtoi ngoichu kobwa emet neter. Yeitu ko kokowo barak mising olyet nebo ngoroichu. Yekichop ngoroik eng kampunishek chenekit kemuchi keistoekei chepkondok chekitesoti amu kila emet yeimondoi akomong'u tuguk komite chepkondok chekikonde chetile chemung'arainik. Bo komonut mising ketech kampunishek chenekiten amu toreti kora koker kole kakisir boisionik biik chekikonyor somanet eng nyanjoshek cheterterchin.

Kikobunji komonut namjinetab television eng inat. Eng kenyisiek chebo let yoo ko kijam koyojei kechob boroindo eng olekitebee asikobit kemuch kechop boroindo nekikonoree television. Kikobunji komonut mising namchinetab television eng inat amu eng nguno komuch ketees boroindo nekitebee amu maibe Television boroindo neoo. Kikotoret kora koker kole kakinde Television koloit ak laagok amu eng betusiek chechang ko ngotuiyo lagok ak Television nekakinde meset koimuch kowirta akokon asenet neoo mising. Kikotoret mising barbaret nebo keringet eng inat asikobit komuch kobit olekiroji nataishek chekikeree Television eng inat asiyeitumtum chito anan kotwa kiy age tugul mamuch komong eng oret nenyumnyum.

Chepkondokap kipsomaninik chebo University kobo komonut mising eng sobetab kipsomaninik akonyolu komong chepkondochu eng boroindo nemakat asikobit kotoretokis kipsomaninik amat konyalil chi ake tugul . Yekakoit keba kapkiruok akobo chepkondochu koboru kole kikeka mising ako kikoit kotoi konyolilso kipsomaninik alake. Chechang eng kipsomaninik ko chang che mandoe mising chepkondok chebo University asikosuldae somanet tugul ako yeteleso kong'eme mising somanet. Alak eng kipsomaninichu kotemene kolipan chepkondok chepo kot ako alak eng kipsomaninichu kotemene konyor amitwogik. Yetemene chito kolipan kot ak amitwogik komi sukul kong'eme mising somanet ak bandabtai.

Kikotoret mising kipsomaninik ak emet komugul urerietab Bascketball. Netai ko kikotoret boisioni koker kole mami biik cheteptos buch amatinyei boisionik. Yemi biik komung'dos koimuch kotuiyo akourerenso akoboiboitu . Ureriet kotoreti koisto kabwatutik cheyachen eng metow chebo biik cheu chorset ak ng'emisiet nebo oret age tugul. Kikotoret biik urerietab Bascketball amuu yeurerendos biik eng kibagenge kotoreti koisto siretapkei akoisto kabwatutik cheyaachen cheimuch kochut metowek chebo biik. Kikotoret urerietab bascketball kipsomaninik komuch kobeljigei toretet eng sukulishek cheterterchin kosubkei ak boisiet nemie nekiyai eng ureriet nebo Bascketball.

Chopikap pikipikishek konyoru chepkondok chemayachen che nkotet chito komie komuchi kotoret mising eng sobenyi. Chopikap pikipikishek chechang konyoru chepkondok cheng'ete silingishek eleput akenge yemi ng'uny ako imuch konyor akot akot silingishek elepu somok. Chechang eng chopik chepo pikipikishek ko kikoboishe tuguk cheu kabatishet, mung'aret ak chamaishek sikobit koker kolekatoretokis rabiishechu akatestai kotesokis eng mung'aret. Chopikap pikipikishek ko chekikoboishe chepkondok komie ko kikopa barak mising nganda chechang eng bichu koboishe chepkondokwa eng oret nemanyumnyum akoboishe eng tuguk cheu maiwek, tipik ak tuguk alak chepo ng'unyuni.

Yekiboisie stimet anan ko yekimache kechob stimet ko nyumnyum keboisie biik chekikosomanji ng'alekab stimet. Stimet ko kiit ne hatari mising akonyolu keribekei amu imuch kokon nyasutik chemi barak akokochi biiik checheng kobeet sabonwekwa. Stimet kotinye ng'atutik chenyolu kisub yekioe ako ng'atutichu ko olekinetei kityo ko sukul. Ng'atutichu komitei tuguk cheimuch kokochi uindo eng taai ako imuch konyor chito kokowo oret nemanyolu. Nyumnyum mising keboisie biik chekikosomanji ng'alekab stimet amu yekabit akot nyasutiet anan ko kiy age tugul negamach komasta kongen tuguk alak tugul cheimuch koyai asikobiit kosor matkobiit nyasutiet.

Mung'areshek chemengech ko kikobunchi komonut mising eng kokwet, biuik chechang chekikesir ak chekikosirgei boishonik komi kepeperta nepo mung'areshek chemengech. Chemengech kopo komonut mising amu kere kole kanyor biik chechang boishonik. Boishonik chemengech kochang mising ako betut aketugul nekamech chito kochut mung'aret nemining neu aldoishet nepo mayaik koo boroindo ako imukokse eng chi aketugul netinye maket nepo kotoi mung'aret. Boishoni kora kopo komonut amu imukoksei eng chi aketugul kotoi mung'aret neu ni. Tuguk chekimoke chito asikotoi mung'aret komi ng'uny ako yetinye chito chepkondok tutikin akot cheu siling bokol oeng komuchi koale mayaik chetoune mung'aret akotoi koaldois kounoto.

Eng koot neaminye komi tuguk chekeboisie ketilile akisite korik chekitoretekei. Tuguchu ko kikoonyumnyum mising boisiet eng koriik chekitoretekei amu toreti koker kale kakisuldae boisioni eng boroindo neming'in. Tuguchu kikotoret kora koriib tililindo nebo chito neoei tililindo amu toreti kotekta chito neoei tililindo koker kole maatuiyo ak simdo nemite korichu. Tuguk chekiunse kora kotoreti koker kole katebi chito eng olelo ak olekitoretekei amarikyin mising amu mi tuguk chekoen chekikechob cheimuch keyokoito akeun korik chekitoretekei akot komi chito saang.

Boishetap diapers ko kikotoret mising kerip tililindo nepo lakwet nga no ko diapers ichu kora kotinye yoitwokikchi. diapers kokerchin lagok mat mising, kikichop diapers eng oret nebubung'at mising ako kinyoru kolochi lagok koech ak koimen. yekerchigei mat porto nepo lakwet kouno betushek chechang, ikere ile wendi ipkokosan porto nepo lakwet koristo netilil ako imuch kokochi konyor lakwet mianwek chepo mat nepo porto. Nyolu eng lakwet ak portonyi tugul kobus eng oret nekararan amanyolu kekerchi mat kepeperta aketugul nepo porto amu po komonut mising koristo netilil eng yetunet nepo porto.

Eng oleaminye ko kokomech kwo barak alyetap bushek mising. Kikotep sikowendi barak akonyone ng'uny alyetap bushek kosubkei ak oleu bandek eng mbar. Yekikes bandek ko kicham koreku beitap bushek eng siro ako imuch konyo akoi silingishek sabini anan ko tamanwokik lo. Yekabetyo bandek eng mbar ko imuch kolany beitap bushek akoi siling bokol akenge ak konom. Eng nguno ko kokotestai kolany alyet nepo bushek amu takotomo koruryo bandek eng imbar. Kataptan masek nguno eng mbar ako akot bandek chekikoruryo kotukikin amaimuch kobai biik tugul. yeruryo bandek eng tai yo ketinye komong'unet kele ako kowek konyo ng'uny alyetap bushek eng siro.

Nyumnyum mising keboishe mashinit nekitile baoinik kosir keboishe aiwet. Mashinit koboishe mwaita ako imuch koyai boishet neo mising. Aiwet, kopirtoi biik mising. Porto nepo chito kong'ete ako yekiboishe aiwet ketile ketik, kotore kimnotet nepo chito ako yekakong'et chito ko maimuchi kotestai ak boishet. Tilishet nepo aiwet kora komoche kora ketik chebunbunen ako ngotuiyo tilindet ak ketit nekikokony mising komuchi konyere aiwet anan kotemene boishet chito netilishe. Mashinit ko kim mising amakosonu ketik chekikoyomyo.

Maya boishetap loisetap beek keboishen mkokoteni. Loisetap beek keboishe eunek, kochang kewelutik chetinye mising. Portoap chito kong'ete ako yela chito beek chechang kokochin kopirtogei mising porto. Mkokoteni kotoreti koker kole kala chito beek chechang mising akoboishe kimnotet nemi ng'uny. Boishetap mkokoteni komeche kotinye kewelutik tutikin amu yenyi beek ndoishek komuchi kobendi kotumdogei ako ngomech chito koteleldo mkokoteni yetuiyo ak kiakik anan ko karishek komuchi kokon kewelutik nkot komi olekichorkokan.

Eee. Oboisien rogort nekipimonishei. Kit netai kotomo aboisie rogoet nekipimonishee konyolu anai asoman sirutik chemi rokoet

Eng oleaminye ko kikomech kowo barak alyetap magaa eng ndonyo. Mukebet akenge neming'in ko silingishek tamanwokik sisit. Mukebet neo ko siling bokol oeng. Kikotep sikowendi barak akowekse ng'uny alyet nepo magaa kosubkei ak oleu emet. Ya kemeut kowendi ng'uny beit nepo magaa ako yeropon akokaititit kowendi barak beit nepo magaa. Yekaitit kochang biik cheinomi mat ko notok amune sikokochin kowo barak beit nepo magaa yekakaititit. Eng betushek chechang ko mukebet akenge kotelele silingishek bokol akoi bokol akenge ak tiptem nganda ngowo barak mising ko bokol ak konom ako ngonyo ng'uny ko tamanwokik sisit.

Eng Let yo komite betut nekiamache anetkei akobo tekset. Kianam awo olemi tekset asikobit anyor ng'omnatet akinayseywa akobo oleimuch ayaita boisiet nebo tekset. Kiamakyinigei kora chepkonda kitikin akeer ale nyumnyum acheng olemi tekset

Eng' let yo komi kasarta ne kiapun uindo ne ma kimwae. Ki atinye chepkonda kitikin ako kimakat alipane chepkondok chepo sukul. Kimite tiemutik che kikakorik ako kinyalu ko kaayakte chepkondok asikopit ayai tiemutichot. Ki nyalu kora aal simet ne kararan ne tinye muswoknotet ap kasari asikopit ataretegei ayae tiemutik. Kipeto missing' koita kwang' kole aae ne. Aale simet i anan ayaktai chepkondok chepo sukul. Kikoromit kot missing' nganda eng' let ko kiayamiss ale kipa kamanut missing' ayakta chepkondok chepo sukul asiaker chi ne imuch asam simoit achiktae.

Eng let yo komi kasarta nekyoker uindo nemi barak mising, nkotinye boishet eng kampunit akenge. Kampunini ko kimi olelo mising ak oret akimakochang korik chekiimuch kemin. Kyominye kot nekimi olelo mising ako kinyolu alany karit ak siling pokol kila petut karon. kimakouy mising boishet amu kingalany karit ak silingishek pokol ko kiang'etundoi chepkondok chechang kitikin. Kinyukuit betushek chekichan'ga mising chepkondok chekikilipone eng karit amu kikites koek siling pokol somok . Kikoromit mising sobenyu ako kiyach acheng kot nemi ng'uny mising alyet ako kianyoru kot nepo kipatishek amu kyakochang'aitu mising chepkondok cheome oret.

Eng betusiek chekikosirto ko kiketestai keboisie mising tuguk chekikeboisie. Ngoroik chekilochi ko ngoroik chekikoboisie bik alake ngot kometo asinyikeoldoiwech eng oliet nemi ng'ony. Tuguk cheu kibatisiek ak tuguk alak cheterterchin koboisie biik chekikeboisie amu mi barak oliet nebo chelelachen. Tuguk chekikeboisie ko nyumnyum mising kewek asiketestai kealda amu ngeweirta kokonu ng'emetab emet mising. Imuch keboisie tuguk cheu DUSTBIN chekiume tuguchu ak yekakium koimuch keib kewech koba kampunitshek chechobei asikopit ipkotilil akojob kolelakitu sikobit kowek siro.

Eng betushek chekikosirto ko kianam asib ortinwek chetoreto aker ale kaweku tuguk chekikeboishe. Kyawal boishonikchuk tugul aker ale momi kiy aketugul nikewirtoi amu manyumnyum kenyor tuguk eng sopet. Kiy aketugul nekakeboishe ko imuch kewech akeboishe eng oret neter kobunchi komonut amat kokon ng'emet. Kit nekiyaa asikobit anam asich keret neu ni ko boishonik cheu silingit nekikomech kokoromit kenyoru mising. Po komonut mising keboishe tuguk chekikeboishe amu yekakiwirta kokonu ng'emet eng emet.